Pichaini koparu ng'ororiet ako ngaker poishoni kopwatwa ng'ororek che chang' nea che cham komi olin pa koret nenyo olin. Poishoni konl tareti kaposa pik koip chepkondok amu ng'ororichutok koiitos konyil aeng' eng' arawet ako pa kamanut missing' amu ipu chepkondok ako konu pendo kora, ako tindai cheko kora. Ngepai kiakichutok ko tesaksei kapisa eng' araka ako chang'aitu kopate makat ko tindai chito ole pae.

Pichaini koparu chepto ne tindai sambusa ako chopet ap sambusa ko muchi kinde mchelek orit, kinde denguk anan kinde denguk anan kinde piasik tatiam kinde mwaita orit ne kakochemukan ak kemeto akoi dakikasishek somok ko ko kakoyam keam. Anyinyen missing' sambusa ichutok.

Pichaini koparu chito ne pire masoesi chotok che kikure press ups anan ko push ups, kit ne tareti kochopak porto komye ako tareti kopirta mwaita ne oo eng' porta. Nga'alekap masoesi kotareti missing' ng'alek ap mwanik eng' porta ako tareti kochopak ng'alek ap muscles eng' porta. Pa kamanut missing' poishoni, missing' ko eng' pik cha neriatin che mache kopirta mwaita anan ko mache koredusen weight kidogo.

Pichaini koparu mauek che mitei karnet age ne kakichop komye koek pkosishek mut ako tagu kora kole eng' poishoni imakchinigei mukebeshechotocho mengechen si imuch inde mauek che terchin. Imakchinigei kalaishek che terchin eng' mukebeshechutachu si kopit inde mauek che terchin. Imakchinigei kora fundiyat ne ingen kochop karichutok komye si komuch kochopun karichutachu anan ko much keal karichutachu kora che imuchi kinde mauek arit ako muchi ketorta.

Pichaini koparu duket ne ma oo missing' ako tagu kora kole mitei Mpesa en yutok. Kit agenge nepo kamanut korok ko kesir 'mpesa' kou notono sikomuch koro pik eng' sang' olin asikotak kole mi poishonik ap mpesa. Tagu kora ke eng' shelfishechu ko kakipangan mwanik che terchin, kit nepo kamanut missing' asikotaret kopanganak tuguk amat kepuruch tuguk. Notok ko tareti panganet akoek raisi ketareti kastomaek che pwane.

Pichaini koparu chepyosok aeng' che pale nduma ako enh' palishet ap nduma ichutok imakchinigei panget anan ko mukombet asikopit kepal ing'uny missing'. Makat kepa ing'uny kapsa komye ak kerip mat ke til tikitik amu tigitik chepo kamanut missing'. Nduma ichutol kekole ole mache kochang' peek kidogo ako rutu kapsa komye ngerip.

Pichaini koparu ngokiet ne tindai arek ako tagu kole amishe arechutok eng' moingetnwa. Pa kamanut ripset ap ngokaik amu kit nepo kamanut ko konu maaik i ako muchi kokon pendo. Pawt ap ngokaik ko pa kamanut kora amu konu keturek ngokaichuitok che imuchi ke poishe eng' mbar ako muchi keyae mung'aret kora amu imuchi kealdachi siro. Pa kamanut kapsa keyae poishonitok amu etu ngokaik eng' arak ako changa'itu eng' chakchinet.

Pichaini kpoparu chepyoso ak chepto che mitei kokole ngwek. Ako tagu kole ngwechutok ko kikinem kopun nursery ak nyi kekolat. Ako eng' poishonitokni ko makat kechop lainwek kapsa komye. Lainwek che chulatin asikopit kopa lain ngwek. Eng' kanetishet ap poishonitok ko makat komi chito ne kineti eng' yutok asikopit kokerchigei ole kiyaitai ak ole kichoptai lainwechutok. Ye matai poishoni korok ko suppose kipis ng'ung'unyanitok korok si kotustusit asikopit kotepisa komye ngwek. Ye kakopata kora kipisi asimatko meya ngwechotok.

Pichani koparu piasinik che kakichongan komye ak kechop anan kikure bhajia. Ako eng' chopet ap bhajia ichutochu i, kewae piasik kou notono kakipar eng' pichait tatiam kemale unga chapa chapati. Ye kakopata ya kinde mwaita en panit tatiam kirokchi piasichotok mwaita kopekchi orit tatiam kikeny dakikasishek nekit mut akoi tisap ko kakoyam kicher. Ako kemae bhajia ichutok ko muchi keteschi sauce nepo nyanyek anan keteschi pilipilik. Imuchi iteschi ki age tugul ne imache asiko anyinyit missing'.

Boisioni ko ripsetab kiagik anan ko tuga. Boisionitok ni koparu korok mogornatet eng korenyun olin ak kotoreti kogon ngalekab chego ak bendo eng kokwet. Kokwet ko tegemeane chego mising eng kila. Notok kotoreti biikchok matkwal chego agotoreti kochuchukchi garamet. Kirugik kimuchi kealda kora kealdechi butchery sigogon chepkondok ii ak komuchi kora kipatisien en imbar.

Pichani koparu pik che katepisa ng'uny alake ko ka teleso alake ako tagu kole kelach mauek pichutachu kora. Kit ne tese tai en yu ko imuchi pichu ko kakoyai kasit nepo kamanut missing' ako kakomuch kopipochi. Ako mugakse kole kakipwa yutok nyi kiwekchi kongoi anan ko mugakse chichitani ko kandoindet ap pik ne kanyo nyu ko ng'alalchi pikwak.

Pichani koparu mashinit ne kipoishe kepimane kimnatet ap simendi kero ngot komuchi kotelel korik anan ko darajoshek. Kit ne imakchinigei eng' yu ,ko ng'amnatet korok nepo pik i, ak pik chotok che yae kasitap tekset. Pa kamanut kikachi pik kanetishet olekipoisheitai kiitok asikopit kotaret komye ako kon walutik che iman. Pa kamanut missing' mashininitok eng' komastaap tekset.

Pichaini koparu matatu agenge ak lorit agenge. Inaker poishenep matatu ko pa kamanut missing' amu tareti koit pik komaswek che loen missing' ak kopa akoi komaswek alak. Poishoni koiti pik komaswek ap resop olin akoi taon ak koiti pikap taon resop kora. Kokoyai ko mining'it emet kapisa. Komastap lorit ko pa kamanut keyae poishet lorit amu imuchi kola tuguk che chang' missing' kong; ete gei komasta agenge akoi komasta age. Imuchi kolae chito koik i, imuchi kolae chito simendi akot kpora kong'ete gei Nairobi akoi olin pa Nandi. Poishonichutok tuwai kotareti kokon melekwek che echen ak kotareti kochopak uchumi kora eng' emet.

Pichaini koparu pik che kelach ngorok ap Wasomaliek. Ako tagu kouni petut ao koito rani, kikaitai lakwani amu kakilakchi mauyat ako kelachgei komie inendet. Tagu kole poipoen pik petunep ra.

Pichaini koparu kole kokopishe pik missing' simoshek eng' lipanishet ap tugukwak chepo kila. Ako ngaro analysis ichutachu konyone metinyu kibgoit korona amu kiwalak missing' ole kelipandai tuguk amu kimakomakatin chepkondok petushechotok. Ngu ko kiyach ko poishe pik 'lipa na mpesa' anan ko 'paybill' anan ko 'send money' eng' ng'alekwak, eng' lipananishet.

Pichaini kobaru chito ne boisien sigiriet kolaise ago tagu kole karotyi mbuluisiek angwan. Bo kamatut mising keboisien sigiriet keloise amu kasitab sigiriet konotok inegei. Kigiyai tionyitok sigeboisien keloisen. Ago mi mwaet kora kelen ngomatkeloisen sigiriet ko much kwam biich.

Pichaini koparu pik che kelach ngoroik ap Islamiek ako tagu ko uni pendi ng'alek ap Kanisa anan ko ng'alek ap koito amu ya kere Islamiek Eid Mubarak kolachi gei kou chutachu. Ako ya kipendi koito anan keyae ng'alek ap kimila kilachigei kou nitani kora. Islamiek ko tinye ng'atutik che chwak che terchin che tinye gei ak ngoroichutok ak kalaksanitok.

Pichaini koparubpil che katepiso ng'uny eng' ng'echerok che kararanen che piriren ako inaker pichaini kopwatwa petushek che kiami University ole kimitei ole kekure auditorium ole kimi ng'echerok cheu chutachu ako kikiyae tuyoshek. Kingomache kong'alalchi kandoindet ap sukul kipsomaninik ko kikitepe auditorium inotok. Nguno ko tagu kole ruminitok keyae meetings chepo kamanut missing' kopate ma ole kimunye kityo.

Pichaini kopatu mashinit ne kipaishe keng'aise ako muchi keng'ae nganuk anan keng'ae pandek. Ako tesetap tai ne makat eng' koroi ko makat kepaishe stimet nemi ng'uny ak konemu matokea che kararanen missing'. Makat konemu pek che tililen missing' ako makat konemu eng' chakchinet kora. Notok ko tareti wakulima kochuchuch garamenwa ako tareti kora kokon melekwek che echen missing'. Ako muchi kotaret piik ap kolwet kora konyor ole ng'ae tugukwak.

Pichaini koparu oret ne ma kararan kapsa ne kakotolile peek. Ako tagu kora kole kakorarakta sikiriet ne kalae tuguk eng' patet. Tagu kora kole mi pik che tareti pik sikirianitoni ko tokos. Tieme pichutok konemchi sikiriani mosiket nemi patet i, asiketiem ksuut konyo parak.

Pichaini koparu pik che kemuch kotech samakiat ne oo missing' ako tagu kole kakiteche ndoanut samakiandanitok, kiit ne mile pich missing' ole te ndoanunitol korok. Kit age ne mile pich ko ole te samakiandanitok. Kemuch pichu koteche ndoanut samakiat ne oo ne te ni! Mile pich naa.

Poishoni ko oa kamanut missing' amu tareti korip ng'ung'unyat ako tareti chito komuch kokolse ole u olita oli. Nganda ui missing' ng'alekap rispsetap tugchotok amu ng'alek ap sembetishet ko korom missing'. Ui kora ya kisute minutichutok amu yache kosungukan chito ole oo missing'. Kolsanitok ko tareti ng'ung'unyat kapisa matkoip peek anan ko matkopa ng'ung'unyek koserya gei. Kiit notok nepa kamanut missing' kopate ui keripe tuguchotok kakikolchi yeu yutayu.

Pichaini ko tagu ko uni chamait ap chepyosok che kakituya. Akonpoishoni eng' kokwenyun ko taretj kapisa amu tareti chepyosok ko konor chepkondok eng' chamait ako kora kole imuchi kosam loan eng' chamainotok ya kanyor emergencies. Poishoni kpra ko konu kip agege eng' kokwet amu tuitos chepyosok che chang' missing' chepo kokwet agenge ako tese kip agenge notok missing' eng' kokwet, kiit nepo kamanut missing'.

Pichaini koparu chito ne cheng'e chepyoset nenyi ak keyae kou nitani eng' koita eng' kokweshek che chang' akopa kamanut missing' amu tareti korok kararanit sherehe. Tareti kapsa kopaipait sherehe poishonitani amu missing' ko muchi ko manyor chito chepyosetnyi eng' yotok amu tuche togochik tugul che teleldachin kopata chepyosetnyi ako yache kocheng' chito chepyosetnyi eng' yotoyo.

Pichaini kobaru kichanaek somok che tindoi notebooks age tugul ak kotindoi kalamit. Nguno kobaru kole bichutok komiten kito ne moche kogas en yo ak komache koek chi mising. Imuche ko ngakekab kanisa anan komuche ko ngalekab ngalet kityo. Bo kamanut mising ngeiboti notebook, yon miten tuyosiek cheu chuto amu sigopit kosir chito kiy si, sigoi koro goi saisiek alak.

Pichaini kobaru chito korog netindoi duket ne kagochi ago tagu kole mite chito ne moche kwalis eng taban yu. Tagu kole tindoi chepkondok che moche kolupanisien chichito ago tagu kole tindoi kalamit aldoindet neu ne moche kosir anan ko kokipen records chechiget. Bo kamanut mising kekipeni records yon kagialdois sigopit konai chito olependi tugukchik ak konai ole ingendoi chepkondok eng mungarenyin.

Pichaini koparu ole kikonore chepkondok anan ko benkishek konyil somok notok ko KCB, Equity ak standard chartered sko tagu kole tindai pachishek che terchin age tugul notok si kopit kotofautishan age tugul. Pa kamanut missing' benkishechutok aku imuchi kokonore chito chepkondok ak komuchi kosam loan kora. Ya tese tai ko konori chito chepkondok en yutok ko tese ko tesakse loans che chik che imuchi kosamchigei.

Pichaini koparu chi ne kakoet ne ikachin perurta ne tako mining'. Ako pa kamanut missing' kenyor piik che echen asikopit kokonin perurta akipot kotaretin si kopit iwe ole lo. Lakwani nguni ko kakocheng' perurto kopun chi ne kakoet ako tagu kole tindai kanyit kapis lakwanitok. Iparu kole kanyiti pik che echen lakwanitani, kiit nepo kamanut missing' eng' kokwet amu makatin piik che chang' che u chotok eng' kokewet.

Ye kait chito ofisit ao kanyaindet korok, ye kachut i, kotaune kakatiet korok. Ikat kanyaindanotok korok ama imwachi kit ne amin. Ye kakopata as kakatiet ko muchi komwachi as chito kit ne kaame ako amune si kanyone siptali. Kakatiet ko pa kamanut missing' amu ikachin kanyaindanotok kopaipait korok.

Eng benkisiek komi olegegonoren chepkondok ak komi olegesefene kora. Ko eng konetisietab boisionitok komagat koarorchi chito biik ngesefen chepkondok komuchi kotesak anan maimuchi kotesak ak fixed deposit account komuchi kotesak chepkondok anan ma tesaksei. Konetisietab olegiyoito ngalechutok komuchi kearorchi chito en agengeagenge sigopit konai icheget komie amatoi kosefen chepkondochoto. Magat iarochi chito kora, kole ngesefen chepkondok eng savings account inoto, kemuche kinem yegapata betusiek atau.

Pa kamanut missing' lipanishetap simet eng' kokwet amu imuchi kolipane chito chepkondok che chang' missing' eng' simet kosir ye kataipati chito chepkondok che chang' ko muchi kolipan kityo eng' simet ako muchi kora kokonore chito simet chepkondok che chang'. Chito ne aldaishe ko muchi kokonor chepkondok che chang' kou eng' pochi la biashara anan ko lipa na mpesa. Nitani ko kokochuchuch ng'alek che kiipati chepkondok che chang'.